Nĩgetha ũhote kũruta mũndũ ũndũ ũyũ wambere, mũndũ ũcio nĩabataire gũkorwo akĩmenya atĩrĩrĩ, nĩgetha ũhuhe mbembe gĩcunginĩ, itana rĩa mbere nĩatĩrĩrĩ, mbembe ici rĩ, nĩ nyũmũ? na mbembe ici nĩgetha cihuhwo rĩ, nĩcibataire ũkamenya ĩ hihi mbembe ici ndĩrahuha tondũ ciĩna gĩko ĩ, kana mbembe ici ciĩna mbembe njũrũ thĩinĩ wacio ĩ, kana ndĩracihuha ndĩciĩkĩre atĩa. Koguo ũkamba ũkamenya ũndũ ta ũcio. Mbembe ici ciarĩkia kũhũhuo harĩ gĩcungi gĩkĩ, mũndũ no ahote gũcithĩithia, ciume mũtũ wa ngima, ningĩ no athĩithie mũtu wa cũrũ, atukanĩtie na mwere kana mwanga, na ningĩ mũndũ ũcio no ahote ningĩ gũthĩithia irio cia ngombe na mbembe ici, na ciume ciĩ cia umithio, harĩ mũndũ ũcio. Kana no a ahuhe mbembe ici harĩ gĩcungĩ, akorwo nĩ mũndũ ekwendaga kwenderia, na akĩendia kindũ kĩũ gĩgakorwo gĩ gĩtheru, nĩamu ona mũgũri nĩakũ ndekũigua hinya kũgũra kĩndũ kĩu.

Ũmenyo ũrĩa mũndũ abataire gũkorwo naguo nĩgetha gwĩka ũndũ ũyũ, nĩũbataire kũmenya atĩrĩri, nĩgetha hande matunda maya makwa rĩ, mũgũnda hihi wakwa nĩ mũnene? ningĩ rĩ? nĩgetha njĩke ũũ rĩ, nĩndĩrabatara indo ta itingĩ, nĩgetha rĩrĩa ndĩrahanda, ndiga harĩa matunda maya makwa magũtambĩra rĩ, nĩbataire kũmenya atĩ, ndigi iria ngũtambia namo nacio matundainĩ, cikuohererwo harĩ itingĩ cigana. Na ngahota kũmenya atĩrĩrĩ, no nginya ndigie, njĩra ĩrĩa ndĩrĩgeragĩra nĩgetha ngahota kũgetha matunda maya makwa, meruha, itekwananga kana gũthũkangia matunda marĩa mangĩ matakũrĩte. Indo iria ũngĩbatara nĩgetha wĩke ũndũ ũyũ, no ũbatare ta ndawa ya tũtambi nĩgetha, matunda maya matĩka korwo, makĩgũmĩrwo nĩ igunyũ kana tũtambi. Koguo mage maciaro marĩa mabataire, nĩũrabatara rĩngĩ ndawa ya heho angĩkorwo kwanyu kwĩna heho, nĩgetha ndawa matunda maya matikae kũhinyara mage riri mwega ũrĩa, ũngĩciarithia matunda mega mangĩhota kwendio.

Maũndũ marĩa ndĩrona ma bata haha nĩ ndĩrona nyanya, na nyanya nĩ ĩhũthĩkaga mũno, mũndũ no amĩthambie, amĩrĩe ĩ njĩthĩ, na nyanya ningĩ nĩhũthĩkaga kũrugĩra gĩtowero. Ningĩ nĩndĩrona hoho, nacio hoho no tũhũthagĩra, rĩrĩa tũrathodeka ga stew kega. Ndĩracoka ngona marigũ, marigũ meru hau, namo marigũ maya tũmarĩaga nĩgetha, mongerere hinya mwĩrĩ, makũrũa na mĩrĩmũ. Nĩndĩrona mababaĩ haha, mababaĩ nĩmathĩagwo, mũndũ akamanyua ta kanjuici, na ningĩ nĩtũmarĩaga. Nindĩrona ta ndĩrona tũmaembe hau ũguo. Tũmaembe twĩ cama, na nĩtũrĩagwo mũno mũno mũno, hena nyeni hau ũguo cia thibinaci, na thũkũma ici nacio nĩtũcihũthagĩra rĩrĩa tũratuga either gatowero ka ngima, gatowero ka ka kamũkimo, tuindo ta tuũ ũguo. Nĩndĩrona hena itũngũrũ, irĩa tũhũthagĩra harĩ gũkarangĩra irio. Ngacoka ngona mwena ũyũ ũngĩ hena ginger, nayo nĩtũtukanagia rĩrĩa tũraruga gatowero gaitũ nĩgetha irio cicame wega. Ngacoka ngona haha thĩ hena tũmacungwa, tũmacungwa tũthaka, na nĩtũri cama, nĩamu tũhũthĩkaga ta matunda marĩa mongagĩrĩra hinya mwĩrĩinĩ.

Ũndũ ũyũ ndiwendete ona hanini, he hĩndĩ ndathiĩte kwa guka ngĩkora, hĩndĩ ĩyo ndiamenyaga atĩ gwake kũrĩmagwo kahua, na hĩndĩ ĩyo rĩ ndioĩ ũrĩa kahau gatuagwo, ngĩthiĩ ngĩigua mũthenya ũyũ ũngĩ gũka witũ auga atĩrĩrĩ tũrathiĩ kũnyita o mũndũ raini yake atue kahau doo, nĩ hĩndĩ gakinya gakũgethwo , reke ngwĩre niĩ ndiendire ũndũ ũyũ ona hanini, mũndũ atĩ arũagamĩte hau mũtĩ-inĩ, atĩ nĩkũ ũratua kahau kau keru kau kangĩ ũgatigana nako, atĩ na ndũgathũkagie, ndanogete mũgongo, rĩmwe ũgaikara kũũ kahua-inĩ , nĩ ũnogire, nĩ ũhutire na ndũrĩ na gũtirĩ hĩndĩ, kahua-inĩ kamwe, kĩhua kĩu kĩmwe nĩkĩo ũtwĩte hakuhĩ quarter ya doo, na hĩndĩ ĩyo wĩra ũcio ũrakũnogithia na no mũrĩtua twa tũire kahua kau, o mũndũ akĩrĩkia raini yake, na raini yarĩ ndaihu biu, atĩ ũkona arĩa angĩ nĩ marĩkirie , no we ndũrĩ ũrarĩkia tondũ ndũmenyerete, ũndũ ũyũ ndiawendire ona hanini ndwangenirie.

Nĩgetha ũhote gũthondeka kindũ gĩkĩ, gĩtagwo mburokori, wambaga ũ ũgathondeka gaito. Waharĩria gaito gaku, na ũgekĩra thumu ũgatukania wega, rĩũ ũkenja ũ ũga ũgacora tũmĩraini gaitoinĩ kau, wacora tũmiraini gaitoinĩ kau rĩ, ũgekĩra tũbegũ twa mburokori. Tũbegũ tũu ũgatwĩitagĩrĩria maĩ nginya rĩrĩa tũrĩkũra tũkinye handũ atĩ tũbegũ tũu nĩtwakũra twatuĩka kamburokori ũngĩthamia gĩitoinĩ, ũthiĩ ũhande mũgũndainĩ. Tũmburokori tũu twagimara ũgathiĩ ũkahanda karima gaku na thumu, ũkahanda mburokori yaku na ũka ũgaitĩrĩria maĩ angĩkorwo kwanyu, gũtiraira wega. Wahanda mburokori yaku, yagimara, yakũra rĩrĩa atĩ nĩwamĩhe ndawa ya tũtambi, nĩwagirĩrĩria heho, mburokori ĩyo ĩkũraga, ĩkagĩa riri ta ĩno, nĩamu ndĩnagũmĩrwo nĩ tũtambi, na ndĩnagũmĩrwo nĩ mũrimũ wa heho. Rĩrĩa ĩkũrĩte na nĩyaigana mburokori yaku atĩ no ũgethe, ĩkoragwo ĩhana ũũ.

Rĩrĩa ngwona ũũ niĩ ndĩreciria atĩrĩrĩ, ũyũ nĩ mũndũ wĩna gatuka gake, areyenderia tũindo twake nĩ amu nĩ ndĩrona nĩ acurĩtie marigo hau ũguo ndirisha-inĩ, nĩ ya gathito we, mũndũ aigĩte ka wĩra wake, ningĩ arendia indo mĩthemba mĩingĩ, nĩ ndĩrona nĩ arendia marigo, ni arendia itũngũrũ cia mahuti, nĩ arendia mbembe, nĩ arendia mboco haha ũũ, nĩ are.. ndiũĩ kana nĩ tũthoroko tũrĩa, ningĩ ndĩrona ta ndoo ĩno yake ĩna omena, na ningĩ haha nĩ ndĩrona bado arĩte marigo mangĩ, ningĩ nĩ ndĩrona bado hena marigo makũruguo, kwoguo kĩrĩa niĩ ndĩreciria nĩ atĩ nĩ mwana-biacara, onete atĩ reke ahũthĩre gathito gake kwendia tũindo twake tũingĩ, nĩ amu tigathitoo kanene no kanini no kena umithio, nĩ amu ona enderia haha indo ciake no ikũgũrwo ningĩ ti nyingĩ atĩ nĩ irabatara nyũmba nene.

Nĩ getha ũhote kũharĩrfia irio ta ici, wambaga ũkoya mũcere waku, woya mũcere waku ũrĩa ũrenda ũkaũthambia, tarĩngĩ nĩ ũharĩrie maaĩ riko nĩ maratherũka, na maaĩ macio maku ũgakorwo nĩ wĩkĩrĩte gacumbĩ kanini, wathambia mũcere waku wega na wa thera, ũgekĩra mũcere ũcio harĩ maaĩ macio maratherũka nĩ getha o naguo ũtherũke, ũkareka mũcere ũcio ũtherũke, ngina maaĩ macio ũgwĩkĩrĩte mahwe, warĩkia ũgourĩ ũkamenya kamũcere gaku nĩ kembere ge sawa Ĩkoya, iici nĩ ndengu nĩguo ĩruge gatoero ta gaka, ndengu caku nĩ ubatii gũkorwo nĩ ũcithurire, wathambia na maĩ mahiũ, na nĩwareka cihĩe koguo cĩarĩkia kũhĩa , ũkoya gatũngũrũ gaku kanyanya okorwo nĩ ũrenda, nĩndĩrona ũyũ nĩ ahũthĩrĩte kĩrĩa, eeh ĩno nĩ kĩĩ? nĩ ngojeti? Ĩĩ nĩ ekĩrĩte kangojeti nĩ ekĩrĩte tũkarati , ũgakaranga tũirio twaku na ũgekĩra gathufu, ciahĩa ũkeihũrĩra nĩamu igũkorwo cihana ũũ

Nĩgetha niĩ hote kwĩmenyithia tekinorojĩ cia ũrĩmi iria ciũmĩrĩte, na indo iria njerũ ciumĩrĩte, nĩndĩkoraga kaingĩ ngĩthikĩrĩria stĩcĩni ĩtagwo ya inooro ĩrĩa ĩkoragwo ĩrehete mũgambo wa mũrĩmi. Ndathikĩrĩria mũgambo wa mũrĩmi, nĩũhotaga kuigua motaro maingĩ marĩa arĩmi mwanya mwanya marahũthĩra na njĩra iria arĩmi marahũthĩra nĩgetha, mĩmera yao, kana ũrĩmi wao ũkorwo na kĩguni ningĩ ona tiga gũthikĩrĩria, nĩthiaga gũcera tarĩngĩ tũgetwo ikundi cia cemina cia gũthomithio kũhũthĩra ndawa ĩno, ũrĩa mahiũ marĩithagio, ũgathiĩ kũu ũgathoma, ũkeyonera andũ ũrĩa marĩithagia nyamũ ciao, na kĩrĩa mahũthagĩra, na tekinorojĩ iria marahũthĩra nĩgetha ũgacĩru wa ũrĩmi wao ũkorwo hau. Nĩ tiga gũcera tu, ona nĩ thomaga tu magathĩti, nĩamu ona magathĩti nĩmarehaga tũmaũndũ twega tũrĩa tũra hũthĩka onakorwo nĩ nja wa bũrũri, na marĩa ũngĩhota gwĩkinyĩra, ũkekinyĩra, ũkamahingia. Ona ningĩ, he ibindi cia ũrĩmi, nĩndĩcibuataga mũno, nĩamu nĩcirĩ ũteithio na motaro na maũndũ merũ marĩa maumĩrĩte.

Ihumo ciakwa cia mĩthingĩ ya mohoro megiĩ ũmenyo wa ũrĩmĩ nĩ, wambere niĩ nĩthikagĩrĩria rĩndio, na rĩndio nĩ irehaga ibindi, stĩcĩni mwanyamwanya cia gĩkũyũ kana cia rũrĩrĩ rwakwa, nĩ irehaga ibindi ciĩgiĩ ũrimi, tiga tu stĩcĩni cia rũriĩrĩ rwakwa nĩamu, nginya ici stĩcĩni ici ingĩ, nacio nĩcirehaga ibindi iria citaraga mũrĩmi, na ikamuonia ĩ hihi rĩ, nĩgetha ũhote gwĩthema na tũtambi rĩ, wĩkaga ũũ na ũũ, ningĩ nĩthikagĩrĩria andũ ũrĩa maraiga, ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi, nĩamu, wathikĩrĩria andũ mũndũ nĩahotaga kũmenya kaũndũ kega karĩa angĩiya, kana karĩa angĩkĩra na kinyi, nĩgetha narĩ irio ciake kana ũrĩmi wake, ũthereme. Tiga gũthikĩrĩria tu, nĩthiaga ma show marĩa andũ mathiaga magabundithio ũhoro wa ũrĩmi, na ũkĩinũka ũgakorwo wĩna ũgĩ mũingĩ wĩgiĩ ũrĩmĩ. Ningĩ nĩthomaga nginya tũmagathĩti, nĩamu onatuo pages cia mũico onacio nĩcikoragwo na maũndũ maingĩ megiĩ ũrimi, na nĩmataraga mũrĩmi wega.

Ũndũ ũmwe wa bata haha, nĩ tũrona aya nĩ ndagĩtarĩ, marũgamĩte haha nĩamu nĩ tũrona handĩkĩtwo Sinai Outpatient kuuga atĩrĩrĩ, ĩno nĩ thibitarĩ ĩrĩa ĩhotaga kũheana motungata ma tuge tarĩngĩ mũndũ agoka e mũrwaru, no arwaru matikomaga thĩiniĩ wa thibitarĩ ĩno. Mokaga makarigitwo makainũka kwao. Ningĩ nĩ tũrona thibitarĩ ũyũ, nĩ thibitarĩ wa ũrĩa mũndũ athiaga kũrũngĩrwo mĩtugo nĩamu nĩwandĩkĩtwo hau igũrũ, nĩ thibitarĩ wa kũrũnga andũ mĩtugo. Kuuga atĩrĩrĩ, aya nĩ amwe a arĩa marutaga wĩra thibitarĩ-inĩ ĩno, kuuga atĩ ona akorwo nĩ thibitarĩ ya kũrũnga andũ mĩtugo, andũ matiũkaga gũkoma gũkũ no nĩmandĩkagĩrwo kiriniki, magooka, makaamũkĩra motungata na makainũka kwao. Nĩamu thibitarĩ ĩno ona nĩ thaka nĩ ĩroneka nayo nĩ , nĩ ta hĩndĩ, nĩ njerũ, ndĩikarĩte mũno.

mamwe ma maũndũ marĩa marangenia marĩa ndĩrona haha, nĩ kariũa gagĩthũa, nĩngenagio mũno nĩ ũthaka ũcio, wa riũa gũthũa, kana rĩkĩratha, nĩrĩkoragwo na gothaka rĩheaga mũndũ, nakaigua akenete, ningĩ nĩndĩrakenio nĩ kuona ũrĩa matu mahana gũth nĩ kahwa-inĩ we gathaka, kĩndũ kĩngĩ kĩrangenia haha kĩrĩa ndĩrona nĩ kuona mbamba, mbamba ici ũtagũcirora wega nouge nĩ nyoni cihũire handũ mũgũnda-inĩ, no nĩ mbamba thaka, o hĩndĩ yakunũka, yaruta mahũa nĩkĩo ĩthakarĩte ũũ negatwĩka kĩgucĩrĩria kĩmwe kĩa andũ, kĩndũ kĩngĩ kĩrangenia haha nĩatĩ, gatagatĩ wa mbamba ĩno ũngĩgera gatagatĩ kayo, nĩũthaka ũmwe, ũmwe mũnene mũno nĩamu, noũkene, tarĩngĩ ũngĩhũra gabica ga kũu gatagatĩ , nĩamu nĩ kĩndũ gĩthaka na nĩkĩrerorerwo, onawe ũngĩkĩrora nowone nĩamu, nĩ kĩndũ kĩreyendia gĩthaka takĩ.

Ũndũ ũrĩa ũkaga meciriainĩ makwa rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ, nyonaga rũrũ nĩ rũru rwa mbũri, na kũndũ kũrĩa kũhanaga ũũ nĩ rĩngĩ kũndũ ta kwamathai ũguo, na ngona atĩrĩrĩ, haha, ũndũ wa mbere nĩandũ methoko mokĩte kwendia mbũri ciao. Na nĩ mbũri nyingĩ biũ, ũndũ wa kerĩ ũrĩa ũroka meciriani makwa nĩatĩrĩrĩ, ici nĩ ciugũ ciakĩtwo, na ciakĩtwo mbũri ici mũndũ arĩithagia mbũri ciake, agaciakĩra ciũgũ ta ici nĩamu nĩ nyingĩ biũ. Kana ningĩ nĩ rũrĩrĩ rwa, mathai, rĩrĩa ũ nĩmakoragwo makĩte ciũgũ, iria citarĩ cia gũtũra, rĩrĩa mbũri ciao ciainũka hwainĩ, cikonaga ha kũikaria. Niamu nĩtũrona gũkũ nĩ kũndũ kũmũ, ti kũndũ kũ, kũ kũkoragwo na ria wa kũhe mbũri hingo ciothe, na nĩtũrona kũrĩa hama kana, nouge ningĩ nĩ igongona rĩratabanio no ti igongona nĩamu, nĩndĩĩrona tarĩ mbũri cia kwendio, kana rũrĩrĩ rwa mathai.

Nĩgetha ũhote kũrĩithia ngũkũ, nĩũbataire kũmenya atĩrĩrĩ, wĩna kiugũ kĩa kĩiganu, na kiugũ kĩu gĩaku rĩ, nĩgetha ũrĩithie ngũkũ rĩ, mũndũ agũraga twĩ tũcui, koguo nonginya ũgakorwo na matawa ma rugarĩ nĩamu, tũcui twĩ tũnini, tũtingíhota gũikara kũndũ kwĩna heho, na kĩaga kĩu gĩaku kĩa ngũkũ rĩ, hihi rĩ, nĩ kĩaga kĩngĩhatĩka rĩrĩa ngũkũ ciahaka gĩko tarĩngĩ ciamĩa mũno, nokĩ, ũgakorwo ũkĩmenya atĩrĩrĩ, ũkĩrĩithia ngũkũ, nonginya ũmenye atĩ ngũkũ ĩno, ĩ gacui ĩrĩaga chick mash na ndĩrĩaga irio cia grower o ũrĩa ĩrathiĩ ĩkĩnenehaga, noguo ngũkũ ĩthiaga ĩgĩcenjagĩrio irio, nĩgetha, írĩ ĩtwĩke ngũkũ ĩkũkũra nogima mwega wa mwĩrĩ, ningĩ níũbataire kũmenya atĩrĩrĩ, kĩaga gĩaku kĩigana tĩa nĩgetha, ngũkũ iria ũrarehe rĩ, citikahihinyane imwe cikue, nokamenya atĩ, irio cia ngũkũ nĩirabatarĩkana, ngũkũ icio nĩirabatara maĩ, ngũkũ icio nĩra gũikara ikĩhatahatagĩrwo, nĩgetha cihote, gũikara wega, na tũcuku ta tũtũ twa maĩ, ũkamenya wĩna ngũkũ nyingĩ cia maĩ, nĩũrabatara tũingĩ.

Kĩrĩa kĩrathiĩ nambere haha nĩi hakwa ndĩrona tarĩ rĩrĩ, mũndũ aragethire waru ciake, na mũgũnda wake ndũrarĩ na ria mũingĩ, koguo mĩtaro ĩyo, ĩrĩa ĩrahandĩtwo waru, nĩyo amĩtiga amĩtiga o ũguo, nĩamu mĩtaro ĩyo no ahũtĩre, kũhanda kĩndũ kĩngĩ, kana rĩngĩ mũndũ ũyũ nĩ mĩtaro enjete hihi ya kũhanda waru, e harĩrĩrie atĩ kabura gakiura ũguo, agũkorwo athecete tũwaru twake, na twambie gũkunũka, nĩamũ nĩorona mũgũnda ũyũ angĩkorwo nĩkũrĩma nĩarĩmĩte tene, koguo no, no mĩtaro arenjaga nĩgetha eharĩrie, ũhoroinĩ wake wa kũhanda, mbegũ iria enacio i hindĩ ĩra mbura yakuhĩrĩria.

Indo iria ingĩigũo thĩinĩ wa kĩrathi kĩharĩrĩrie, kĩndũ kĩa mbere no wige itĩ, itĩ nĩcibatarĩkanagia nĩ amu nĩ kĩrathi gĩa gũthomerũo nĩ arutũo. Kĩndũ kĩngĩ gĩbatarĩkanaga nĩ metha kana handũ ha kũandĩkĩra haria mũrutwo aikara thĩĩ gĩtĩinĩ-ri ekwandĩkĩra ha? Koguo nĩ locker na gĩtĩ kĩndũ kĩngĩ gia bata thĩinĩ wa kĩrathi nĩ harĩa mwarimu akwandĩkĩra. Nĩ whiteboard kana nĩ blackboard ? No nginya ũkarora ũndũ ũcio nyingi kindũ kĩngĩ kĩngĩkorũo kĩrathi-rĩ nĩ harĩa mwarimu arĩigaga indo ciake kametha Ka mwarimu na gĩtĩ kia mwarimu ũkamenya nĩ gĩa bata koguo gĩkaigũo hau nĩ amu nĩho mwarimu arĩigagĩrĩra mabuku make kana kĩndũ kĩrĩa kana ta laptop kana kĩĩ haria arĩhotaga gũthomithĩria arutwo ake. Kĩrathi no gĩkoruo nĩ gibataire gũkorũo kĩna duster, duster ĩrĩa mwarimu arĩtũmagĩra kũhura rĩrĩa board yaihũra kũhũra koguo duster nĩ ya mwanya onayo. No mwige nginya dustbin hau kĩrathi-inĩ nĩ amu aya nĩ arutwo na nyingĩ koguo harĩa magũtee takataka nĩ mahabataire.

Kĩndũ gĩkĩ nĩndĩkĩonaga kaingĩ gĩcigo-inĩ gitu, nĩamu nĩ kĩhũthagĩro na kompiuta kana laptop, ĩno ĩtagwo mouse na mouse ĩno rĩ nĩyo ĩhotaga kũhotithia mũndũ tarĩrĩa atarĩ ta rĩngĩ keyboard angĩkorwo ndarenda kũhũthĩra keyboard rĩ niahũthagĩra ka mouse gaka gũthiĩ kana gũcera cera thĩiniĩ wa kompiuta yake akĩhũthĩra kanyamũ gaka, ningĩ mũndũ wa laptop noakahũthĩre ta rĩngĩ rĩrĩa atekũigua kũhũthĩra keyboard angĩkorwo laptop yake tĩ digital na tĩ ya touch niahũthagĩra kanyamũ gaka nĩamu nĩ gakoragwo na cursor ĩrĩa ĩtĩithagĩrĩria mũndũ ũrĩa ũrakahũthĩra kũhota gũthiĩ kũrĩa guothe arenda na gwĩka maũndũ marĩa mothe arenda, no nonginya gakorwo kanyitithanĩtio na kompiuta nĩgetha kahote kũruta wĩra mwega.

Kĩndũ gĩkĩ nĩkĩonekanaga kaingĩ gĩcĩgo-inĩ gĩakwa. Ndĩkĩhũthagĩra na njĩra nyingĩ mũno. Kĩndũ gĩkĩ gĩtagũo laptop na nĩ ndĩkĩhũthagĩra ta rĩngĩ rĩrĩa ndĩ mũboeku nĩ hũthagĩra laptop kũigua nyĩmbo. Nyingĩ nihũthagĩra laptop yakwa guthoma na nĩ tũkoragũo na irathi iria mũndũ aingĩraga online ũguo nihũthagĩra laptop yakwa kuingĩra kĩrathi na guthoma. Laptop yakwa nyingĩ nĩ ndĩmĩhũthagĩra kũruta mawĩra marĩa memabata tarĩngĩ tũwĩra twa online nĩ ĩndeithagĩrĩria mũno nyingĩ nihũthagĩra laptop yakwa gũĩkenia nĩ amu nĩ nyonaga nginya movie thiinĩ wa laptop yakwa ndamĩ download i. Na no nyandĩke marũa na laptop yakwa na ndĩmatũme marĩ email. Laptop yakwa ndĩmĩhũthagĩra rĩngĩ gũ chat andũ nĩ amu ndĩ na app ya Whatsapp hau koguo nĩ ĩkoragwo ĩndeithĩrairie rĩrĩa itari na thimũ ngamĩhũthĩra ta thimũ gũchat andũ na kũaria na andũ ũria kwagĩrĩire.